Inshuarens kotoretin yon mara kamitindoi chepkondok cheimuch iboisien. Kokor kongete ingunon biik chemara konamu inshuarens kokonu toretenywan sikopit kotoretin. Maraat yonkenyoru nyasutietab oret anan komara yonkemian kokametinye chepkondok, kokor kotoretin notet ak koyaun chigilisiet anan akkoip kakwautiet sipakopit konyain. Akitya yekskonyain icheget ko ngunon angap kiitil inshurens inotok ko silupani polepole. Kokor kotoretin notet amun marakametinye rapinik chetot ilupan anan ilupanen siputali kotienge maraen nyasut ne konyas en atkai tugul. Kingen kele anagopit mianwogik cheterter chenome chi. Koba kamanut anyun ngetil inshuarens nebo mieindo sigor nditwou ilapati kityo suputali ak kekonin kerichek.

Lelutik chebitu yon koboisien chito seleleisiek chebo chomnyet ko kou kor katiol. Kor katiol ingunon ko katindo agenge miondo en biichu konamndoke amun yekakonamndake koname icheget komiandos yekitya konam en icheget kemach koba kerichek chekor koigu karamet neo mising. Anan ingele kokamakotinye kora miondo agot biichu koimuch konyikisit lakwani anan inendet nekami tuan kotienge marakamakomi komie bortanyin. Kokor kokakoit ingunon stachit nekamanyalu koit nekor katiol. Ago ngotiol kora ak kwo borta koimuch komian chito amun manyalu kwo orit koroitet. Kosamis koroi ago nyalu kenai yekiboisioito yon kiboisien amun kor kayaak kou nondok konyae chito sikotur rapisiek chemara kamakotindo ak konyaen nge.

Inoni kotareti en lagokab sugul chomara kotakomengechen chon katoma koityi komanach ichek. Ko niton ko kor koyae icheget sitakotesta kosoman amun ingomanach lakwet kotakomi kilas sepen ko kor koyache konget inendet korate aipu nekatatakoteseta en somanenyin. Ko korkakiter ngalechotet simamach, kotakochamjin inendet kotesta en somanenyin anan ko marakamiten kwony anan ko chepto nekamakomoche komanach kotakomingin kokor inendet kotere amun mara komi boisiet nekatakitesen nda. Maraat kou nebo somanet anan ko maraat komi kenyisiek che kemoche koit korok sikarun komanach inendet. Koniton anyun kokor kotareti icheget, singomiten komatindo aragenet neo mising.

Inoni ko sikotaret lagok komatkonam mianwogik chechang amun yon takomingin lakwet koimuch konam mianwogik sanasana ko cheu tingoek anan ko cheu polio. Koyoche kechanjan lagok kotagomengechen sigopit kokirinda mianwogik chotet amun ingonam polio lakwet, ko imuch komakimit inendet bortanyin. Sikoi ngobure komaimuche koyai kiy agor ko kabur lakwet koterterit ne ndiger kapisa yon kakoet ibare tago lakwet. Konitet kotareti en atkan tugul sigorun ingoyetu lakwet kobaibai kot bortanyin ago tilil amun momi mianwogik chechutu en atkan tugul. Amun yon makichanjan lakwet kotebye singoit miondo koname kou ingoit tingoek koname anan ko ingoit malaria koname. Kobo kamanut noton ingechanjan lakwet.

Kipsomaninik kochute soet sigopit konetke tuguk che impya yon kakinete en sugul. Kouyon kainame chito sugul kelenjin ui itur kouni ak kouni ak isomanjike en muswoknatetab kasari. Konito kokor konetege chito kit netom kai konyoru. Mau yon kakawo olemiten kitabusiek yoton yekikuren library ak kwo kotur eng kitabusiechotet amun kor koibe napas neo mising yon iture en kitabusiek amun mauyon koichute kityo soet ak isir kit nekemoche kowiruge saitnotet ko korkochoktaen napas akityo usoman oleo. Mauyon katataiture en kitabut ak ilenen kwany kitabut nitet anakitabut neter nekeboisien. Konito kokor kotesyin ngomnatet kipsomaninik anan biik che somandos kochakta ak konai en atkai tugul kit neteseta en soet koma en kaimut agetugul.

Eeh! Kiraboisien platfom chebo soet kou krom ne toreton yomiten kit nosacheni nekamache asoman anan kit nekakakilenjon kan kineton eng kilas itur ak isomanjige inoni ak inoni. Ago kora komiten tai kanetisietab muswoknatetab kasari amun imuch korkonetis konetindet komiten konyin koboisien moswoknatetab kasari konete lagok che miten oleterter. Imuch komi lakwet kaa anan kwage komuch kimiten sugul kokor ko kakonyorchige konetisyet ko kakiboisien musyoknotonitet. Kokor koyae kasit koik raisi amun korkotere rapisiek che marakataboisien konetindet, kokongeten sugul ak kwo kora kongeten sugul agoi konyinet. Koniton ko kararan amun kor kochaktaen kasisie chutet ak koyai en kamanut anan koguyo lagok kosir yon katainete konetindet.

Eeh! Abwoti ago en kerenyun kokararan nitet amun korkonyumnyume saisiek che maraat kotaboisien konetindet konyo kongete konyinet paka olemiten kipsomaninik. Kora kokorkotareti kipsomaninik chemara kaloen en sugul anan komara lo sugul en olemi, kor konyorchige konetisiet kobun soet koboisien konetindet. Koniton anyun kokor kakibor tuguk che inetisie konetindet en iskirinitab laptop, kokor koraisi en kipsomaniat angap korkosipi kityok ak kogere eng konyekyik. Mau tuguk che marakakiarorchin chemakiker. Koniton koba kamanut mising amun oletakyinge emet kongalekab soet agobo kamanut kot mising nginet lakwet kotakomingin konai kora ngalechutet chebo muswoknatetab kasari amun kinyorchin kit agetugul soet. Kata kibakesoman anan ko mara mikit nekemoche inai kotor inyorchini soet. Ko eng kerenyun koba kamanut kot mising kinetis en soet.

Kirager kinetisien prochekta ne noton koibu tuguk che konetisien konetindet ak konde inatutab wolit sigopit koger kipsomaninik koniton anyun ko sigopit kochaktaen konetindet anan konyai koek raisi yon inetisye amun yon kakinde tuguk koborge en skirinit, kokor kochame lagok anan kochame kipsomaninik amun kor kosipi ak kogere ak kosire mara tuguk che tuten anan ko marakopointisiek che kimoche konam inendet. Mauyon katanyone kanetindet ak kopit kosiris amun inonitet kokor kogere chitugul. Kere nemuch kokatobon let ago kere kora nemarami konait olemaraat kamatagere mwalimuyon kasirisie. Ogonitet kora koba kamanut amun kor kokachin biik alak konetke olekiboisioito prochektait nitet ak konai kole tos wendito ano. Konitet anyun konyumnyume ngalekab kinetis.